Anome aarorjini amune sikage tuguk ak olenji matun kogaage alak yan koteb,

Siroshekab gikomba komoche komiten ngwenybainywan ii kosir siretab masaek .

En kombunitab mosiket konyolu koibe mosikoshek chekateb biik alaan biik chemoche mosiket en time sait ne noton sikorib customaek chemoche mosiket ak yoon koib mosiket koib mutio.

Siche temik ab gaa kelchin neon en kwaldechi Alik ndamun mabaishen rabinik chechang koibaten tuguk ngamun kisotu en olekitemen minutik chik chemache kwalda kosir kwalda Koba ematunwek yoche koliban oret koib karishek akoi olekiben Koba ematunwek alak komikelchin neon ingwaldechi Alik icheket

Kabeloshek chebo boishetab rabishek oleo ko kokoek, tindo boishonik chechang chekochin rabishek chechang ak kora ko boishe en oleeo en Kenya kotindo biashara chechang en Kenya kokochin kosich rabishek chechang ak kotech Kenya.

Mborokwo chebo temishet ko temik, kasinywan kokoba imbar kotemis ak minutik chekatem ko alak kiome chechang koaldo sikokochi rabishek, rabishe choton koboishen kolongunenge ak kotesenta temishet, kasinywan ko koyai kounoniton asikosoben ak kosoben lokokwak ak emet kotukul.

Temik ab avocado konyalu kotem avocado chengoger bik ab ematunwek alak kochame nyalu kobaishen imbolea chekororon sikomang avocado chekororon nyalu kokakobit avocado en imbar koib koba olekiiben ak karishek chemawechawechi komait Koba ematunwek ab temik nyalu koraa avocado konyi en imbar akoib mutyo karinywa akoi olekiiben Koba

Muswoknotetab mpesa ko kitoret biik kokonorchi rabishek, kitoret akot biik cheyosen kokonor rabishek ak ko mpesa koribe rabishekuk komokiib en oreet ne nyumnyum, mpesa kora kotoreti biik chemii oleloo koyokyike rabishek, ngunon toreti biik kolonge en bandab taai ndamun nyorchinge chito nemii eleloo ak neloo rabishek kobun muswoknotetab mpesa, mpesa kora kekonoren rabishek biik.

Nyolu konamkee temik chemengech kibakenge korong sikonyor toretet koyob biik alak chekikonam mungaroshek che echen, nyolu any konyor temik chemengech bichuton kinai mungaroshek ak kiororchi kiit nekiyoe sikonyor temichuton oreet ne oldoen minutikwak ak rurutikwa sikonyor rabishek chechang, nyolu any kikochi ngomnotet kobun biik chekikoyai mungarenywan koikeny.

Koimutik cheboo chemungaraikab taban en Kajiado ko netaa ko oreet oratinwek chemokororon komnye, nyolu icheket koib tukukwak en imbar en eunekwak ndamun somis oratinwek ak ko kora loen olenyolu koib tukuk chekokomong en imbar.

Monyolu kobesendo tukukwak temiikab kaa simonyor asenet neoo koyob biik cheolen en kaa, nyolu koalda tukukwak temikab kaa kobaa biik cheloen sikosich rabishek chelongunenge ak kotesenta temishenywan en kaa, yoon kaalda tukukab kaa koker kolee kakiliban simonyor asenet neoo.

Nyolu konai temik konai kolee rurutik ochon cheoldo en kaa kokwotinwek ak timin, yekakonai komukto temik kobesho rurutikwak olee oldoito kotienge rurutik kolee achon chebo kaa ko achon chebo kokwotinwek ak ko achon chebo timin, yekakonai kounoniton komukto temik kosiken rabishek kobun tukukwak cheoldo en kaa kokwotinwek ak timin, nyolu konai.

Nyoru kelchin neoo temik kobun tiliandit ak noyetab kiwoto ndamun kobute rurutikwak en imbar kosiche olee oldechin tukukwak komachengat saiti kotoreti komakake tukukwak yekokebut en imbar, tiliandit ak noyetab kiwoto kotoreti kora temik kosich oleoldechin tukukwak en emenywan ak emotinwek chebo timin konyoru temik rabishek chechang koyob tiliandit ak noyetab kiwoto.

Kewelutiet netaa ko uii koyan biik rurutik chenunin kora kewelutiet akee ko rurutik chenunin ko nyolu kiit kialda en sait nemakakee simonunuo kochokyi, kewelutiet akee ko yoon samis oratinwek chekeiben rurutik chuton kokoeke any ruruti chuton yoon samis oreet, akee kora kobendi asara temik kobun ruruti chuton.

Biik chebo mbarenik ko sikosich kelchin en arawet ko kotech tukuk korik chekimenye sikeliboni biik chemenye alaan mengik kila arawa konyorunen kelchin biikab mbaroni choton, kora konyolu komine rurutik chetore arawet akenge si kila arawet kosiken kelchin kokochi bichuton rabinik mbaronik.

Nyolu en temik kotindo korubishek chechwak sikonyumnyum robtaet ak ibunetab tukuk chebo temishet, kurubishe chuton konyolu komii kondoindenywan sikoik inendet netononchin ak konai betut nekirobto ak ibunet nebo tukukab temishet, boishoniton bo kurubishek ak chito netononchin koyoe konyumnyumit.

Nyolu koyonchin biikab kori choton ak biik cheliboni koyonchin rabishek chekiliboni ak koyan bikab korik chekiliboni beitab biik cheliboni sikomuch koliban, yoche kora konde beit nemii ngweny biikab korik chekiliboni sikomuch chitukul neliboni koityi beiit notet, toreti niton en aliet nemii ngweny biik chebo.

Chemungaraikab kiakik kotoreti biik en tukuk cheu chekoo en kokwet, yekokenyor cheko en kokwet komuch kotesta bandab taai amun bitu amitwokik kenyorunen temikab kiakik, kora kiakik ko konuu banyek chemuch kialda en sokeet konyorunen kelchin temikab kiakik ak biikab sokeet yekan kialdechi temikab kiakik ibaa.

Oreet netaa ko ichut kurubishekab chemungaraik che kikoyechekitun en mungaret ak kora nyolu inyoru choronok chechang che kikoyai mungaret en kasarta nekoi sikonetin ak kotoretin inyoru mungaret neoo ndamun icheket ko kikokuyo oreet nekinyorunen mungaret neo amun kikoyai.

Ooldoi rurutik kobaa sang kobun mongirito ndamun mongirito ko kii konai oliik chechang kobun emenyun ak emotinwek alak chebo sang, onyorunen kelchin neoo kobun mongirito yekoronyoru oliik chechang kokonon koraa rabishek chechang cheomuche aminen rurutik alak che oldoi kobun mongirito.

Kelchin neneta nebo kewekta aisurushek ko bandab taai nebo oratinwek amun aisurushek koyumi serikalit ak kotesenda bandab taai en emet, kora kenyorunen kelchin en ngalekab kerichek, yoon kemian ko yoon kewee sipitali inyoru kerichek kotienge miondo nekemioni, yobu kerichechuton.

Kaikai inooldechi rurutik kibakenge nebo temik ndamun kibakenge kotindo oliik chechang okere olee kinyorunen klchin ak rabishek chechang kibakenge nebo temik, kora kibakenge nebo temiik kotoretin yoon kesich kaimetabke en komosto nebo rabishek chebo rurutik chemine en imbar kotoretin bichuton.

Oliet nosiche en minutik ak kiakik kowoo ndamun kiakik ko jtoretin en komostab minutik, inyorunen mbolea kiakik cheboishen en minutik, minutik kotoreti, toretin en kiakik inyorunen amitwokikab kiakik minutik ko kai inimiten komostab minutik ak kiakik kotoretin.

Kewelutiet netaa koinyoru chemungaraik chenin chekikoyai mungaret en kasartanekoi, kewelutiet akee ko inyoru chemungaraik sait akee chemakoraek koyoin kolul mungarengung, kewelutiet akee kora ko anan inyoru chemungaraik cheoldo tukukuk en beit nemii ngweny olee kamanyolundo, koyoin komesich rabinik.

Kewelutiet netai ko yon samis oratinwek Che ibune yon imondoti rurutikuk kewelutiet age ko inyoru chemungarainik Che alen rurutik beit nemi ngwony kogonin asenet neo amun kiboisien rabinik Che Chang itemisien kora aisurusiek ab serkali Mara ko yachin aisurut nemi barak kogesta rabinikuk

Oreet netaa nekararan keiben chekoo sikomayachekitun ko oreet nekikinde koiwek ak kechil ko kararanit momoe oreet nemii ngatatek ko kwomoni karishek cheibe cheko akoi nelwe, kora komoche oreet neteto akoi nelue simaikake koitita, oratinwe chuton koyoe koityi neluwe cheko kotokokororon, nyolu kimaikake en oreet.

Chemungaraichuton konyorunen kelchin neoo koyob ngendekab chumbek indamun nyoru chemungaraik chechang en ngweny tukul ak emenyin chemungaraichuton kosiche rabishek chechang cheimukto icheket kotesenta boishenywan ak bandab taa en emet, nyorunen kelchin kora amun woo, chang olik chebo ngende chuton.

Oret netai konyolu itinye simoit ne nyolu kochute muswongnotet tab kasari ndamun chang chemungaraik che komoishen muswongnotet tab kasari walani ak woldois nebo oeng ko ko nyolu itinye ingen bik cheimuche kotoretin inyoru ak inai muswongnotettab kasari olekiboishiotoi ak ele kiboishoito yolu itinye kurubishek en muswongnotettab kasari

En kemeut komonyorchinge tukuk chemii imbar beek cheyomotin ko morutu en chokyinet ak yekokorut komoitu barak elenyolundo ak ko kora monyolilekitu kouu olenyolundo en kasartab kemeut kora ko mokinyoru rurutik chekororon en kemeut, weche kora rurutik chemengech mosiche korut komnye amun moyomotin.

Eii kikotoret temishet ngamun komngeten ingetemis alaan kongeten ngonam temik kotemis ko kikosich biik amitwokik cheyome ak konyorunen kelchin kora temishet konyor rabishek kosomesanen lokokwak konyor ngomnotet en sukul, kitoret kora temishet bandab taai en serikali konyor aisurushek cheimuch kochoboten oratinwek ak koalen kerichek chebendi sibitalishek.

Inomotetemiik kochutote ak konome kotuitos koyaat kurubishek cheimuche konyo kengalalen badab taai en temishet, yotote kurubishe chuton siko nyumnyum yomoche kotuiyo temik en kasarta neykabangan icheket kotuiyo ak kotoretke kolee kitestoita anoo en temishet, toreti kora kurubiniton ak kurubishek yoon kokomong rurutikwak en mbar ko toreti kwalda en.

Ibuu minutik cheuu bandek che kikosomisekitun en imbar ak ikonor en kasarta nemoche koui kenyor omitwokikab toritik itinye bndek chekikosomisekitun en imbar, ko chuton kotoretin ibaen toritikuk, kora komii oreet neinyorunen kouu ibutyi sokek chenomeke ak toritikuk, kora imuch ibaen tukukab kitchen toritikuk, tukuk cheuu morik inur ak beek, yoon korimongu toritikuk ilokyini kwaam morik chuko kenur, kotoreti en amun mosich tukuk alak cheome.

Mara kasarta neole kotoldoloik komii barak beitab katoldoloik ak inyoiboishen en mbar kobit iman rurutik che kororon ak ialde en kasarta nemii ngweny beitab rurutik ko isiche asenet neo ialde beit nemii ngweny ak ko kialen katoldoloik beit nemii barak, kokonin asenet kora amun yoche ilaa rurutik kengeten mbar ak koi eleoldoen alan inyoru chemungaraik cheolun kokonin asenet neo.

Kongeme kotoldoloik chekimii barak beit nywan komaamun aal kotoldoloik komin bik chechang pandek buch komonde kotoldoloik imbarenik kwak, kin korut pandek komorutu kou yon kokinde kotoldoloik Ako mosiche pandek rurutik chekororon en kasarta nekagoit koruryo kesiche rurutik chetuten ngamun mosich pandek kotoldoloik chenyolchin ako ngeme niton aldaet nywan nebo pandek chuton koityi chemungarainik chemoche kwal indoi gweny beit koraa kotoldoloik.

Temiikab kaa komuch komin rurutik chetuten kosir temikab timin, ko ikuu asenet neo en temikab kaa yebaa ndonyo konyoru kochang rurutikab temiikab timin ndamun chang rurutikwak kosir chebo temiikab kaa ak ko kora temikab kaa koboishen eunekwak komin rurutikwak, ko temiikab timin koboishen tukukab kasari kominsen koyoe kosich rurutik chemiten barak kosir temikab kaa, ko ngoba ndonyo konyoru neoo.

Imuch koalda temik rurutikwak kobaa emet nemingweny rabinik kosir emenywan, ko ikochin asenet neo indamun kiboishen temindet rabishekyik chechang komin ruruti chuton, kora kokochin asenet en komosto yoon ibee kongeten imbar akoii elekiiben kobaa emetab sang koboishen rabishekyik temindet koiben mbore jitee yuun komingweny rabishek chebo emet nekonyolu kwoldechi rurutikyik kokochin asenet neoo ak ko yoee komatakotesta.

Nyolu en temii chuton bo kajiado konamnge euun ak kobwat oratinwek cheboishen chemungaraishek alak konyorunen kelchin en temishenywan ak konam ngalechuton ak koib ibakoyai ak ko ngalalen en kurubishek chechwak sikomukta icheket konai ak olekitestoita en imbar sikonyor rurutik chechang ak ko kororon yekiba ibakwalda en siroshek chebo emenywan ak emotinwekab sang konyorunen kelchin neoo ndamun kinyor tukuk chekororon ak oratinwek chekororon olee.

Nomeke euun chemungaraik kwolchike kotoldoloik ak keswek sikoityi ak komuch chitukul konyor katoldoloik ak keswek, chemungarainik chomoche komii barak en rabishek kosir igoo ko toretike kopchechike rabishek asiyon kokonyor kelchin chemungaraini chuton kowekta alak deni nekikokitoret komomucheke kwaal katoldoloik ak keswekwak, yekakonyorunen kelchin temik rurutikwak en imbar ak kwalda en siroshek en beit nemii ak beit nekararan komuche kowekta deninywan amun kikokitoret en kasarta.

Kiit netaa nengeme olietab bandek en ndonyo ko yoon kochanga temiik ak chemungarainikab bandek, mara kotindo chitukul en olemii bandek akoib kobaa ndonyo chitukul komoche kwalda konyorunen kelchin, ko momi neole ndamun tindo chitukul bandek en konyin, ko niton kondoi beitab bandek ngweny elenyorunen asenet neoo temik, nyolu kebakach bandekuk en koo totun koit kasarta nemii barak rabishekab bandek en ndonyo sikonyorunen any kelchin bande chuton temik ak chitukul.

Yoon kochanga temikab maembe kotwole beitab maembe kongeten barak ak kochorke, nyolu any anyun keib maembe chuton temiik kobaa komosto nemotomine maembe sikobit konyorunen kelchin ndamun kot kwaldechike en komosto nechang maembe ichuton ko monyorunen kelchin neo, konu niton asenet neo en temikab maembe elekochin kwo ngweny biashara nebo maembe, lakini kot koib kobaa komosto nemomine anan momii maembe kokochin rabishek chechang.

Nyorunen kelchin biik chechang konai kolee nee boishet neteseta ak ko nekararan nekenyorunen rabishek ak ko kora nyorunen kelchin bichuton chuibe lokoiwek koityi biik ndamun nyoru biik chechang chetuitos ak konam kocheng olee oreet nenyolu kenyorunen rabishek, toreti kora nekamakongen kolee kinyorunen anoo konai kolee nyorunen anoo biik alak rabishek koyob oreetab laetab lokoiwek koityi bichuton, toreti laetab lokoiwek biik chechang kosich rabishek mara en siroshekab.

Kibakenge koyoe boishet neoo amun ikochin biik konai oreet nekararan konai kolee teseta nee en temishet, bongonutikab kibakenge kora kotoreti temiik chemengech konai kolee nyolu koboishen kotoldoloik achon en temishet ak oratinwek ochon en temishet sikonyorunen kelchin kou chemungarainik chun alak chekikonai ak koyechekitun ak kobarait mungaroshek ak konyor siroshek che echen en emenywan ak emetab sang, toreti kora konai kolee nyolu kebutishe en kasarta ainon ak nyolu ketemishe en kasarta ainon.

Netai ko katienge kasarta neolishen temiik ak oliik en kasarta nekiolishe yoon moee ketemis, betut nekikitemishe komara kimii ngweny en temik kotoldoloik angomure kasarta nekokomong rurutikwak komii barak oliet en oliik kosir betut nekiolishen temiik, ko ngeme niton oliik ndamun monyoru kwalen nemii ngweny nyolu kwalen beit nemii barak en kasarta nemonyolu, ko ngeme niton oliik komonyor rurutik chekomokyinge en kasaraton ak koweche en bandab taai monyorchinge omishet.